Chal kagima jogi japurni okunyo lowo mondo okanie rabuon ma iluong gi dhowa ni waru, ma be kokete okuny elowo kamae to kawo ndalo mang'eny kapok okethore. Emomiyo okunye kendo ang' noike. Koro ka oseike kama to obiro budho onyalo budho ndalo mang'eny kapok okethore. Emomiyo koro timo kamano, mae en gima kelo gini budho kapok oketore kendo chiemoi onyalo chamokorondalo mang'eny. En yo manyasani en yo manyachan ma jomane ochako purni tiyo godo mondo okan mwandugigi endalo mang'eny. En gino ma ikunyo lowo kasto kisekunyo lowo maber ma oloso bugo to ikawo rabuondi tiketo to iiko. Koro ka iseike koro piny kuma okuny no liet koro kaka olietno obiro budho kapok okethore

Mae aneno kachalo ofis moro mar kambi ma itiye kendo ochalo kuma maneja bede gi joge sama gidwaro romo kata keto buchegi moko matimore. Koro kae gimatimore thothne en ni ka intiere kod bura moro ma maneja dwatimo gi jogene to obiro moluonggi to giromoka to gimedore paro emomiyo oket ka makoro biro. To aneno kanitiere ler kendo pichni mag gik magitimo bende omuon kanyo koro kain wendo kibiro tineno anena gimatimore e kambini maokibibedo gi luoro moko mang'eny nikech gigi mang'eny ibroneno koket e wiye kanyo. Kendo en ofis maneno ka en kumokwe oonge koko mang'eny klaluwore gi mesa to gi komb. Pesa baneno kanitiere nikech mondinyiew mesa moket kanyono nyakabed ni pesa ng'eny ofise moko onge kombe machalo kamagi to gi mesani omiyo en kumo ma ber nyalo yudore.